He bata mũno gũĩka ũndũ ũyũ wa ũrĩmi ũyũ wa matunda, nĩgukorwo ũrĩmi ũyũ matunda maya matune, nĩ ũkoretwo mũno ũkĩrĩmwo nĩ arĩmi rũrĩrĩ-inĩ ruitũ. Arĩmĩ nĩ makoretwo makĩrĩma matunda maya na magakorwo makĩmagetha makagĩa na mbeca. Ona matunda maya nĩmakoretwo magĩteithia thĩinĩ wa mwĩrĩ, makagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na makahota kwongerera thakame thiinĩ wa mwĩrĩ wao.

He bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgũkorwo ũndũ ũyũ andũ nĩ mahotaga kũiga maũndũ marĩa marahanĩka mĩtũrĩre-inĩ yao, ta ũndũ ũyũ ndĩrona haha. Nĩ arutwo aya tondũ nĩmarĩkia gũthoma na nĩkio maroya mbica makahota kũririkanaga marĩa mekire na makahota kũririkanaga mũthenya ũyũ wao. Mũthenya ũyũ wao nĩ ũrĩa nĩ wa gĩkeno, nĩgũkorwo nĩkũrĩkia marĩkia cukuru.